Ũrĩmi wa ndũire nĩmwagĩrĩrũ makĩria gũkĩra ũrĩmi wa kĩĩrĩu tũndũ wa ndũire ndũhũthagĩra ndawa na nĩwaraithi mũno, no ũrĩmi wa kĩĩrĩu nomũhaka mũrĩmi agũrĩ ndawa nĩgetha ahuhĩrĩ mĩrimũ na tũtambi, nakaingĩ arĩmi aya mahuhĩrĩ ndawa ici matihotaga gweterera thĩkũ iria ciagĩrĩire nĩgĩtha magĩthe mĩmera ĩyo, kogũo magacũngĩrĩra andũ arĩa marĩa mĩmera ĩyo gũkorwo na mĩrimũ. Kogũo ũrũmi ũyũ wa ndũire nĩmwega gũkĩra wa kĩĩrĩu.

Gĩcigo-inĩ gĩkĩ mĩanga nĩ ĩrĩmagwo mũno gũkĩra gĩkwa, gĩkwa gĩtionekaga, na mĩanga nĩ mĩega tondũ nĩkoragwo hĩndĩ ciothe, kũrĩ mbura nyingĩ kana kũrĩ mbura nini, kwoguo mĩanga nĩkoragwo kuo, no gĩkwa nĩ hinya ũkĩone, tene aciari aitũ atene nĩmarĩmaga gĩkwa no thikũ ici no hinya ũkore kwĩna gĩkwa no mĩanga nĩkoragwo kuo hĩndĩ ciothe.